En kewelutik chenyoru temindet yon kimine indisinik en koroni ko netai ko kebal keringoik, keringoik chekiminen indisinik ko ui, ui kenyor chito nebole keringoik ko nonton konyum kouit en temindet, nebo oengi koui kenyor korak kii kesuek chemokoron kinyoru kesuek che itos lokoek chemengech ko noton koyoe koui en temindet ko kere temnet ko kakoik kakouit en inendet ko kaikai inomin kesuek alak kii anan minutik alak kii kosir ingomin indisinik ko en kerunet nebo nebo teminendet. Age ko ole kioldechin indisinik chu kakemin nab kokoinyoru iman iih kesuek chekoron nii lakini koui isich ole ioldechinii ko nondon nii ko kwelutyet age nenyoru temindet yon mine indisink en koroni.

Ele kimindo mogo en koroni ko mine bik kipole keringoik chechang ak kerutyi mogo orit ak kemin ikekerchin ak robuonik nekikutyin ngungunyek kii ayaa yekokigutyi ngungunyek kii inyokerutyi anch ketik ab robuonik chondok chekoan kecheng kesuek, kesuek che koron chekoan koiyen anyokerutyi anch ngueny ak kerib ak kikutyin ak kesemberchin ko mogo kesemberjin nii ak kikutchin ak kerutchin akerutyi kiruchin kemine. Ko neketengee en koroni soiti ko robuonik ngamun rurtos soiti robuonik en koroni ako mogo ko motoiyee tinyee tinye kit nekikobar bik soiti komekokonye bik oleo bik oleo inguni kokere ko kaikai robuonik ngamun anyiny hii ako korurtos en chongindo mokoe gee kou mogo ko kaikai kaikai robuonik ngamun anyiny anyiny tinyee anyinyindo neo ako kibiyonye.

Kit nenyone metinyun ntoker inonii ogere bandek chekakimin en chongindo chekamin temindet neoo ngamun chang bandechu momii monime temindet agetugul ak ogere koraa ogogere kerichek chekipiten sokopit kosto kaliangik ak kutik cheome bandek sikopit komonyor temidet rurutik chechang. Ko piten kerichek chuton chekikocheng ngomutik sikopit kaliangik ak kutik sikopit rurutik chekoron che en temindet iboru, ak ogere koraa tugug chekikochob chumbek sikopit keboishen kepiten kerichek bandek sikopit komauit en temindet sikopit kominso komie ak konyor rurutik chegoron sikopit konyor kelchin neoo koron kwoldo bande chuton konyor rabishe chechang kopit kotesentai sopenyin ak kosomessanen lakok ana kwam

Kit netai neagere aleweni minutik cheawolchin mbarenyun ko kit netai neagere ko ng'ung'unyat ,ng'ung'unyek kit neu ng'ung'unyat, ng'ung'unyatab korwek alak ko nomege ak chaik, ko ng'ung'unyekab olinyon konomege ak bandek, mi ng'ung'unyek chenomege ak bandek,,mi ng'ung'unyek chenomege ak beek, mi ng'ung'unyek chenomege ak ng'endek, sikomi ng'ung'unyek chenomege ak bandek, ko en olinyon konomege ng'ung'unyekyok ak bandek kongegere yon agere alen mokorurtos bandek kosir kou kit nekou amine awekyin ge beek, ana amin ng'endek, ana amin ngwek chepo kipkaa cheu isakek anan ko isoik, ko kit netai koyoche iger ile mokorurtos bandek awolchi amin ng'endek ana yon morurtos ng'endek, ami ot ngwekab isakek ala beek. Kit ake nepo aeng koyon agere ale kobet ropta komiten minutik chenomege ak yomi ropta kou nduma konomege ak yan chang ropta yon kokoet ropta ko cheu bandek konomege akot yon momii ropta yon ming'in yon ng'ering ropta ,korurtos kora mou mou cheu nduma, kit age neogere koagere koindoo.

Kit netai neonetitoi chito nemoe konai olekiripto ngokenik amwoini alein ngokyet ko kit nee ko akenge en taritik cheroisi kerip maui ako momoche ripet neo moekityok ketekyi kot elekiripen, akechengyi tukuk cheame, akoame tukuk chechang ame kou bandek ak ratutik alak chekialdo en tukosiek chekialdoen ng'alekab ngokenik, ake koyoche korip komie ngamu ngokenik komi mianwoki chenome kou amalda kongonam ngokenik kobare tugul konoondon kokonu asenet neo akoime temindet, yoche kora kokoke, kokoke kabsa koyai boisionito ngamu weku kisichen rapinik chang, chang biik cheyoe akosichen rapinik chechang ngopai ngokenik akoron kwalda kosichen rapinik akosiche kora maainik cheome ak chealdo.

minutik cheomine akobo koraa ko pandek, pandek kii ko minutik che maui en minet imine en betut agenge ak itwo ak ityo ikach wikishek somok kii ana ko wikishek oeng inam isember pandek chukan niton ako maui koraa en semberet isemberi bich oegu anan ko somok ko kaketar poindit agenge, ko age ko korun yekokoruryo pandek chuton nii ko indoi choko oo imuch kokagee maui ako moyochekitu kou ikekerchin nii ak minutik alak cheu ingwek kii chesip koyochekitu en betushek somok kii anan ko oeng kou nyanyik ki ak piasinik kosikoyochekitu yoche kisikialda kota ko mapema.

Chito nelewenii kebebertab imbar nekiminjin minutik ko netai ko nebo mbaret chito nebo imbaret anan ko boyot nebo imbaret ingamun momuch iboitemishe komomiten nebo imbaret yoche kokonin chomchinet item yon niton. Nebo oeng ko yoche komii ngomotik kii chekikosomohi akobo kit neu imbar ak kit neyoche kemichi koronoton, skopit komwoun kole kotoltoiwek ochon chenyolunotin en minet ab minutik ochon cheyoche imin sikopit komwoun koraa kii kole ochon kerichek chekorun iboishen ipiten minutik kuu kii sikobit iste kutik cheome pandek anan ko che ome peek sikobit inyoruu rurutik chechang kosir ile chom inyorundoi anan koyoche kou ole yoche kou. Age koyoche koimbar nemomii terjinet, nemomii nengen ine chito nebo kole nenyun imbarani sikobit komonyor terchinet agetukuk ak chito nelelen nenyin imbaret.

Okot ingandan kikisto makochang isirek chetokotinye bikyok kii ko olecham ketortoi kechenge kerichek kipendii tukoshek chekioldoen kerichek chuton nii ak ibaiteb ile imoche ibar isirek cheitinye kekonin kerichek kii iboibiten anan inde chemiten en kou bushek kii iboipiten isirek chuton kobit koisto gee sikobit ibur komie ngamun iime bik yon itinyee isirek kii ko kochute kitanda ele kiruen nii kotok kii akobit koimin komoinyoruu ruonik chemiachen. Iruru koraa mionwoki che chang cheiime bik , mionwoki koraa chetam koityon nii ko mionwoki cheu tingoek ako ele cham otortoi owendii tulwek tii anan ko kererut olemiten ketit an chebindoronik obolu ak inyoa ak oibu ak ounii aityo yekoroun nii ayoo bokololio kabisa kotko yekokobelekitun acholol kogwonen nii lakini tore tinggoek choniton.

Tam ole oriptoi walawaletab minutik en imbarenyun ko netai kou ingunon yamin pandek akonkini amin pandek konyil somok kii anan konyil oeng owolji ak ngendek, amin ngende kokonyil oeng anan ko somok kii owolji koraa pandek anan onde peek, ko ole okertoi ole nekit kokwam kewolji koyon okere ole mokorurtos pandek anan mokorurtos ngendek kii onde minutyet age. Ko ole kirokerji keljino nii ole toreti sikopit onyoru rurutik chechangi ako che cheome aalda ak osikigee akanee aisurut.

BIk chechang kochome kominchi nduma kererut tii anan ko nyanyawet tii ngamun nomegee nduma ko agenge en minutik chenomegee ak kererushek ndimin nduma en kererut tii inyorchinii gee keljin ngamun komenyor moi moyoche inoki beek kila ngamun nyorchin gee beek en sait agetukul. Nduma koyetu kabisa yon koko en ole kererut tii ak en nyanyawek ele nyanyawek ole chang beek, ko bik chechang konyorchin bik chemenye komoswek cheu chonton nii konyorchin gee keljin ngamun maui, maui minet nywan, yekarimin kityok kii ibakach chii ako en orowek somok anan ko angwan ni kokoinyorchi gee nduma cheyechen nii cheyome ialde ak koyome ibaen gee. Nduma ko minutyet nemoe beek chechang sikobit koet ndiker sokyot tot ab induma ko agenge en soket kii chelelen ngomutik ikeren ile nomegee ak kererushek kor kennyoruu iyoruu kit neo en ngweny.

kit ne okere, okere mosonik chechang chekakimin en chongindo, mosonik kwakenge en minutik chekibo keny chekitai en koroni nyone kotomo kobwa kiplelechek anan kotomo kobwa chumitet, ichechutok ko agange en minutik chekibo bik ab kolenjin ak bik ab kutitt komugul kobo keny. Ichechutok ko chekitoret boishek kyok kii ak sikikyok kii sikobit ko kiome ako kimonyoruu kemeut, kingoe ak kem, kingoe yekokoruryo ak kebakemaa ak kengaa ko korun yekiyoset keboishen kekwonyen kimiet tii anan kiyoen rongorik kii chekiyee anan ko chekinoki lakwet, imuch koraa kechoben kenungu chekichoben rongorik kii sikobit komindililit. Mosomgik koraa ko agenge en minutik kabisa chekikotoret bik ab kolenin ngamun maui, en mineywan ko maui kisere kityok pek kii ako kit age komau semberet tii ako nebo komonut soiti ko korun yon keiges mosonik chutok ak inde tabot tii ko misib kowechokse en chokinet ikoe gee imuche okot kotar kenyishek kii komowechok.

Ele kiomdo isakek en koroni nyon nii ko netai yekakemin nii ayaa ak korun kokokoruryo ibo ibute ak iyo kiun, kiun en kounet nemii barak ngamun tinyee koiwek ak ngungunyek ngamun mii ngueny sokek chik. Ayaa yekokiun nii kinde chepunkut tii ak kilolji maat ak keteshi beek ak killak kilal kabisa en saishek chechang sikobit korur komie akosto gee ngwonindo netinyee nekiten. Yekakiyoo ketumdae beek chekakiyoe nii ak kekaranga anch keboishen kintunguuik ak nyanyik kii sikobit ti kenyor omitwokii cheonyiny, Inoniton ko agenge koraa en minutik chekibo keny chekichetai chekiboishen boishek kyok ak sikikyok en tai, agenge korak kii kokitoret bik chechang sikobit tii konyori, motkonyor mionwokik chechang tiny komongut nebo kerichek.